Ore na enabae na eunore orkiek na sidai oleng eunore orkiek amu keeta irkiek tipat oleng tenkushui oltungani ore irkiek na kitobir oleng ormanyara na keyau si irkiek enchan na kitumiai irkiek oleng aasie nkulie siatin nayau ropiyani atua olosho le Kenya ana aitobirie nkardasinina kelo si netumieki irkiek nkuk amu kishoru nkuk nayierisboreki neaku ajo enetipat oleng teneuni irkiek nimitokini adung irkiek naa piipii.

Ore na embae nalotu ondamunot ainei tenadol ena na kuna na ajo na nanu inchuvulini naata ltunganak tontauni elio na ltunganak opoito kila ana oltungani chugulini ana nenyanal epoito nkwapi naapasha etii mpaka nkera esukul napoto sukul enapita irbeniak netii nkuti toyie napoito sinche isiatin enye netii irbaasi lonapita ltunganak oloshi tumganak naa Oji irkondaktani easita sinche inchugulini enye.